Ore enkolong' nataasa ena iai, neitu aikata nanu aas, kake aiterua enkarake naa katolikioki ake sinanu, olchore lai, naiteru naa ena siai neaku ina paiterua naa. Eitu naa aikata aas tiaiolong' ashi aikata kake naa tenkaraki olchore lai latolikio naa naiteru naa ena siai. Eitu naa aikata duo tenijo naa toliu sababu neitu naa aikata ebaiki ewueji najii itayiolou, eitu duaikata aning' tiai wueji kake aatolikioki naake najo naa paiteru naake, tenkaraki elelk eretisho arashua eke eata sababu naake, neaku ina naa paiterua naake ena siai ee neeaku neija naa etiu, eitu aikata aas te ai olong' kake te taata naake aiterua ashu aa tena olong' eimu olchore lai ake laa tolikio neaku ina naake pee aiterua.

Ore enasiai na ketipat oleng temurua natii, ah ore naa ena nalio tenewueji naa enoontare, ashua kuda, na ninye ore duo imbaa etipat oleng', na ninye duo ebae sapuk aninye ninye, ore laramatak pookin, na nejia naake eesa, arashu tenitoti intare enye. Ah idolta naa tanakata enaa nejia naduo, ore the way of life ,naa ninye nejia neetiu. Kake ore naa, ne enetipat naa oleng amu ninye ore pitoti tanakata kuna tare inonok, ninche epukunye pooki toki. Ninche itumie iropiyiani nisumie nkera inonok, ninche itumie pookin piasie nkulie baa pookin, neeku ore ena enabae, nalio enaa enalio tenewueji, ejii naa nejia naa eesi. Enaa intoti ntare inonok, nitum, ore kuna tare neponaa ropiyaiani amu kelio naajo nagirai naa aitoti aitobiraki, nagirai naa apik imbaa ashua nagirai aitoti, nishori pooki toki, neeku kelio naa tanakata ajo ketum naa, keponari isesen ashu keponari nkiloi ekuna tare, nitum naa, netum kuna tokiting atoponai iropiyiani, nidim ataasie kulie baa kumok oleng',naipirta ormarei lino, naipirta kulie baa inonok aje pookin niyieu nias.

Aa ore entoki nadamu tenadol ena naa tenijo aingor naa imotonyi kuna arashu ilukunguni , inkukui naa tenadol naji naa imbaa naipirta ake sininche , esiai enkiremore ,ashu aa tenaa agricultural things or concerning animals. Naa embae naa ena naa tenadol naji nadamu elukungu venye naji nikindim atipik elukungu pidim naji ataretisho ashu pidim aa ataboloki oltungani biashara. Tenadol kuna nadamu naji irmosor ashuaa inkiri ninye olukunguni ashuaa ninye lelo mayai laa tenitum ninye nidim atimira , nitum nkulie baa kumok oleng, anaa indim atimira naji irmayain lekuna arashu teneisho ninche openy neponari , nindim naji atabolo biashara eninche , aa indim naji aa kore pee eaku ninche kumok , neaku biashara enye ias ashu tenaa lelo mayai imiraki iwuejitin kumok . Niaku ore naji ena naa kidim naji aikontributa oleng too mbaa naimu , naimu ee enkiremore ashu akeyieyie kufuga naji indim naji atabolo biashara ekuna lukunguni nimir imosor lenye ashu ninche teniaku kumok.